Mbica-inĩ ĩno nĩ tũkwona hena ihĩĩ igĩrĩ matahĩire wendo mũnene makĩrorera thimũ nene ya tablet na okorwo hena ũndũ marageria gũthoma wĩgaine na thukuru na mathomo mao na marenda kũmenya makĩria ũhoro ũcio na maũnyite wega. Notũkwona hena mwarimũ wĩ kĩrathi-inĩ kĩu arageria kwĩrorera ciana icio ingĩ cireka atĩa o angĩ me hau thutha airitu angĩ magĩtũmĩra tablet mũno mũno mahana mena wũigĩrĩrĩki mũingĩ makĩenda kũmenya ũhoro wĩgie na mathomo kana marenda kũmenya maũndũ maingĩ thimũ-inĩ ĩno.